Ena naa entoki yioloti anaa cassava. Ore cassava teneuni, naa keng'asi aturoki enkop, ore peturokini enkop nishori lapaitin isiet ometabai ilarin waare, itegemea naajo kaa variety. Ore peeku ekuto, ore eikoni teneyieri ena cassava, na keng'asi aguet aitaa nkutiti pieces, nitelekini enkima wenkare oshimbi, nitoktokieki oleng aitayu ina bitter test amu keeta oshi enkiti bitter test. Naa tenitu itoktokieki naa kinyalunye naa. Ore pidip aitokitokie ni fry naa enaa enoshi ninko teni fry inkirik. Ore pi fry, metaa ijo nkuti kirik ashu ijo orgali kenana oleng, na nejia naa ikoni teneyieri inatoki ashu tenitobiri enatoki yioloti anaa cassava. Naa kisidai oleng cassava amu keretisho na ore pidip atuuno, idim atimira ashu inya yie ormarei lino.

Ore ena naa entoki yioloti aanaa seedling Ashua empeku, naa ore eninko tenisum oltungani naa kera ninye interested esiai olchampa ashu keyieu nelo aaku aunisho, naa ingas naa aliki oltungani ajo ore ena, naa ninye oshi ingas aun, eitu ilo aun, aunisho tolchampa keon, ningas apik ena kanso peyie etumoki ashomo, ore pee ebulu penyo duo abulu, nintayu niya olchampa, lino naa ore duo oshi peeku, euni duo ena peeku te kamdo, keji peengas abulu, amu kesioki aye tolchampa neeku keng'asi aitubulu anaa enkiti seedling peetumokini ashomo awa. Olchampa naaduo keon naa keyieu ningor aitobiraki amu kikiti oleng, neeku keyieu ningori irkeek , nepiki kulo, kake fertilizer keyieu ningurari Ina fertilizer kake tenaa enkare, nepiki enkare, aitobiraki nerisheki enkolong' Oleng, neeku nejia naa aiko

Ore taa kuna naa entoki ashu ntokitin yioloti anaa pilipili naa ore pilipili naa entoki naa kepiki endaa peyie elo aitaduar. Kitaduar taa endaa oleng, niaku ore ninye endaa niyier temoti, duo emoti enoshiake kiti ekawaida naa pilipili nabo ake ipik amu kitaduar naa endaa . Naa ore apa, manyor apa nanu pilipili , kaiba apa oleng naa kaingas apa ajo kainyioo iltunganak lonyor pilipili , mininginingi ina ina inaduarani ?.Neaku kake ore oshi taata kanyor pilipili oleng kake manyor pilipili nado, kanyor pilipili nanyori , ore enado maitiship inkonyek , neeku kanyor pilipili amu kitaduar endaa aitobiraki neeku ijo keeta taste sidai naa ore sii pilipili , kituku enkoshoke nelo aishu olchafu pookin lotii atua enkoshoke . Naa ore pilipili keuni toolchambai , keidim oltungani atuuno nemeya erishata sapuk nemeya mpisai kumok naa indim sii nilo amir ina pilipili nikincho ropiyiani.

Ore taa ormarenke latiningo loipirta ena bae, neme ormarenke entoki naatasa nanu openy tiang', ore ele, naa orkararai lotii eilata naji egorno ashu aa eilata naji encholati, naa ore encholati naa eilata sidai oleng, eilata naitoropil edaa eilata naitobiruni tolairampai, naa ore enikoni tenitobiruni ena ilata naa ilo ake adumu kule inonok, anaake tenidip ateyiara, nitokitok, niropiju, netum entoki naji olarampai, enoshi taa ena cream eshumata, nintayu ina cream anaake aitayu ilo arampai mpaka kiwango, naa niyieu, ore pee iidip nilo ayier ilo arampai, angas aituku nintuku, ore pee iidip aitukuo nipik enkima nincho taa mekuo pii etii enkare, ore pee iidip ateyiara, nincho naa iropiju, nincho entoki naji enkikunyet, nintobiru naa inailat naa keng'as alo aaku, enkare , neeku eilata sidai ena oleng, naata biotisho nitobir osesen naitoropil edaa

Kadolita taa nanu tenewueji, kadolita irnyanya, irnyanya lodungdungo nedo oleng amu ekuto, nadolita si pilipili nanyori nadungdungo sininye kake kisapsapukin penyo nadolta si or cucumber oiperperaki aitaa kutitik pieces sininye nadolta nkaroti nadungdungo sininche, nadolta orbrocoli lotobiraki nedungdungi aitaa nkutitik piecesi nepiki pookin atua esaani nabo nepiki pookin atua orbakuli ,orbakuli tele loitil lolchuma.

Ore taa entoki nagira aasa na mbenek etipikaki atua emoti naata enkare, ore oshi peepiki kunabenek atua enkare ore tokulie katitin nitokitokieki ore tonkulie katitin niahore ake metushumayu nakidimi si aitukuyie kuna ariak okunabenek enkerai kiti taanaa matejo nai keeta shida olchoni ashu eok oltungani tenelo na keeta ewoi naya amu natural herbs duo kuna irkiek lekawaida loishiunye ltunganak e nituku ltunganak neishu moyiaritin na melasima anadake peilo sipitali neetae kuna natural herbs neaku mbenek kuna naitadokini enkare naitumiai anaa irkiek lekawaida ake.

Ore paa sidai teninguraa faida esile eton eitu isilenu nnaa nchere kelo nilo adumu esile naata faida sapuk oleng nidim ataalaa terishata naishaa. neeku ekigira ake olopeny aoshoki esimu anaa adake, aikilikuan ajo kanu ilak iropiyiani, naa ore sii enkae toki, naa kenarikino nidumu esile iyiolo ajo ilo alaku Nena ropiyiani, tenkata naishaa, naa keyieu naa ore pee idumi esile, niyiolou ewueji nilo aitayunye ropiyiani metaa tenaa keeta ninye faida sapuk naa isip ajo ilo atum Nena ropiyiani. pee Milo ake aisumbuana oltunganak likinchoo Ina sile, amu kelo nidumu esile sapuk nikisuk iltunganak pee tenaa kegari oshomo ainyiangunye nikioruni Ina gari, nedumuni olchampa lino ashu eyae enkaji ino ashu kinkenokini, neeku naa mikintoki ayaki nchidai kumok oleng, alang' tenitapala apake neeku kisidai oleng, teninguraa faida esile eton eitu isilenu ropiyiani.

Ore eniko enkisuma ekenya pee epik enkariano e programming coding toonkera naa kengas naa aingoru imali nainyiangunyie inkomputani kumok naisumieki kuna kera esiai naa eprogramming ocoding naa ore eniara , kepuo aeducate ashu aisum kuna kera esidano ena siai eprogramming ocoding nepuo naaliki ajo kainyio pishiaa neyiolo niche ina siai nepuo si aitengen irmwalimuni lenye eniko tenitapadan inkera peyiolou enasiai peaku ninche kiariak oleng , peekitum sii experts tena siai . Neeku kepuo irmwalimuni enkisuma nepuo sinche aliki inkera faida ena siai eprogramming ocoding nepuo ainyiangu imali naaitosho anaa inkomputani resources naitosha peepuoi aitengen inkera ee enkariano eprogramming ocoding naa kainyio paa sidai .